Niĩ ndaigua handũ hena wũici, kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa makĩria nĩ ũgũta ũrĩa mũno mũno mbeũ njĩthĩ nĩyo ĩiyaga ũgakora mbeũ njĩthĩ ndĩrenda kũruta wĩra ĩrenda indo cia naihenya, rĩu ĩkeingĩrania na wĩici. Wũici ũcio kũrĩa matunyaga andũ okorwo nĩ thimũ magathiĩ magabunja nyũmba cia andũ, na ũguo ti wega. Ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩ wagi wa mawĩra, ũrĩa andũ aingĩ magĩte mawĩra nginya makaga irio cia o mũthingi kana indo cia o mũthingi rĩu magatigwo na njĩra ĩrĩa tu matigagwo nayo nĩ ya kũiya, kũrĩa aingĩ ao mathiaga magakua, ũguo no nyendekithie thirikari ĩkĩrĩre mawĩra kana ĩtũhe mawĩra ithuĩ mbeũ njĩthĩ nĩgetha tũtige kũiya.

Niĩ njũkĩraga o mũthenya nĩgetha njarie mbeca, mbeca iria cingĩndeithia kũrũgamĩrĩra mabata makwa, kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga njũkĩre, tondũ toro ndũndeithagia, na ningĩ toro wakwa nĩũthiraga naihenya, ũgakora rĩrĩa ndokĩra naihenya, ndathiĩ wĩra ndaruta wĩra nĩnjokaga ngona mbeca, mbeca iria cindeithagia ta rĩngĩ kũrĩhĩra ciana ciakwa thukuru, cikandeithia okorwo nĩ kũgũra indo cia kĩmũthingi, cikandeithia kũrĩha okorwo nĩ nyũmba, ũguo.

Rĩrĩa itarĩ na wĩra rũciinĩ nĩthiaga kũnogora magũrũ kana nĩthiaga okorwo nĩ gũteng'era, ngateng'era bara ngathiũrũrũka, nganogora mwĩrĩ na nganogora mĩkiha. Ndacoka ndacoka nĩnjoyaga okorwo nĩ Kĩrĩkanĩro kana okorwo nĩ gabuku o gothe, ngathoma, ngahoya na okorwo nĩ ibuku ngathoma ngohĩga ibuku rĩngĩndeithia mũtũrĩre-inĩ, nga mũthenya ũkanyihanyiha.

Rĩrĩa ndĩraruga cabaci nĩthiaga ngetha okorwo nĩ ngũ kana makara marĩa njakagia, ngacoka ngoka ngahũra mũtu ngekĩra okorwo nĩ gacukari na gacumbĩ kanini mũtu-inĩ, ngacoka ngakanda ngaruga okoro nĩtũcabaci ngatũhaka maguta. Ningĩ ngetha kĩrĩanĩrio gĩa cabaci icio okorwo nĩ ndengũ, okorwo nĩ, okorwo nĩ thũkũma, okorwo nĩ kanyama, irio icio cigakorwo na cama mũno.

Rĩrĩa kwĩna ngari nyingĩ barabara-inĩ ngĩthiĩ wĩra nĩnjoyaga okorwo nĩ nduthi, ĩkandwara wĩra-inĩ, na ningĩ ingĩkorwo ndĩ handũ hakuhĩ no thiĩ magũrũ tondũ tuge ta rĩrĩa kwĩna ngari nyingĩ barabara-inĩ, ngari no cikare mũno ingĩgakinya wĩra-inĩ, na ũguo njethaga njĩra ĩrĩa okorwo nĩ nduthi ndĩngĩhota kũrũgama tondũ nĩ njeke no ĩhote kũingĩra kũu ngari-inĩ, kana gatagatĩ-inĩ ka ngari na nginye. Okorwo kana nduthi nĩrĩ handũ hayo ha kũgera no ĩgere kinya mĩena-inĩ kũrĩa andũ maragera ũguo no nginye naiehenya. Okorwo nĩ magũrũ nĩmagĩrĩire kana nĩwegega gũthiĩ na magũrũ handũ ha gũthiĩ na ngari ĩrĩa okorwo handũ ingĩkinya na ithaa rĩmwe nginye na mathaa merĩ.

Rĩrĩa ndĩrahũra nguo na maĩ ma mũberethi magathira, nĩngoragwo ndĩigĩire maĩ marĩa ma atĩ maĩ mangĩthira no hũre namo, marĩa njigaga itangi-inĩ rĩnene, na hau nĩho ingĩtaha nguo kana ingĩtaha maĩ hũre nguo iria ciatigara maĩ mathira. Ningĩ ingĩkorwo okorwo maĩ macio ma ma itangi nĩmathiru, no ndengerere rũĩ tondũ rũĩ rwa haitũ rũtirĩ handũ hanene, na ũguo nguo ciakwa ihote gũthera, kana ningĩ no he akorwo wa, no he mũndũ wĩra athiĩ andahĩre maĩ okorwo nĩ, okorwo nĩ rũĩ andehere.

Rĩrĩa ndĩratheria nguo na maaĩ ma mũberethi magathira, nĩ ngoragwo na maaĩ marĩa ingĩhũthĩra nĩ harĩa maaĩ ngoragwo njigĩte ma kahinda ta kau, harĩa njigaga itagi-inĩ rĩnene, na hau nĩho ingĩthiĩ na ndahe maaĩ macio na ndĩkie kũhũra nguo ciakwa, ningĩ maaĩ macio mangĩkorwo matirĩ ho, rũĩ rwitũ rũtirĩ handũ hanene, kũgwo no hote gũtengerera na mũtũngi , kana mĩtũngi ĩigana ona kũringana na mũigana wa nguo iria citigarĩte , ndĩkie kũhũra nguo icio, na ningĩ hau itũra-inĩ no njĩre mũndũ ũrĩa tũriganĩtie ahe mũtũngi kana akĩnyenderie , nĩguo ndĩkie kũhũra nguo ciakwa.

Ũndũ wa mbere maambura maya monanagia, nĩ ũnyitanĩri wa ahĩndĩ , na rĩngĩ rĩrĩa ahĩndĩ kũringana na wĩathi wao, nĩmaririkanaga ũrĩa marũĩrĩire wĩathi , nĩkĩo magakũngũira.

Ĩĩ niĩ nĩndĩ na mũbango wa kũrĩa irio mũciĩ, na ũrĩa njĩkaga nĩ ngayanagia kana ngathondeka karendaya o mũthenya kana ya o kiumia, kiumia kĩmwe angamenya akorwo nĩ jumatatũ kĩrĩa ngũrĩa, gũthiĩ ũgwo mĩthenya yothe mũgwanja, na nĩgetha nĩ ndigagĩrĩra kĩrĩa ndadĩka nĩkĩo ngarĩa, okorwo nĩ cabaci na mboco, ngarĩa mũthenya okorwo nĩ wa jumatatũ, okorwo nĩ ngima na thamaki ngarĩa okorwo nĩ mũthenya wa kerĩ, ũgwo ũgwo nginya mĩthenya ĩgathira.

Bengi ya Equity, nĩ ĩgĩkoragwo na akaunti ya ĩrĩa mũndũ angĩingĩra okorwo nĩ, ũngĩ hi, kana ĩrĩa mũndũ angĩhingũrĩra mwana wake, nĩgetha akamũigagĩra mbeca kũu , ũgakora okorwo nĩ mbeca cia gthomo, mũrutwo ona rĩrĩa mũciari ta rĩngĩ wĩra wake wathira kana akua, mwana no ahote gũthiĩ na mbere na gĩthomo kũringana na mbeca iria mũciari amũigĩire kũu, na mbeca icio mũndũ aigĩra okorwo nĩ mwana, mũciari ndangĩhota gũcikinyĩra, okorwo nĩ cia mathomo , nĩ cia mathomo, mũciari ndangĩhota gũcigĩra atũmĩre na maũndũ mangĩ.

Kĩrĩa gĩtũmaga nyende matatũ cia mũingĩ gũkĩra tacii rĩrĩa ndĩrathiĩ taũni-inĩ, nĩtondũ tacii nĩcigũaga makĩria ũkĩringithania na na matatũ. Na, ningĩ matatũ nĩĩhotaga gũteng'era, kuoguo rĩrĩa ndĩrathiĩ handũ ngakinya kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Na tacii citihotaga gũthiĩ kũndũ kũnene makĩria ũkĩringithania na matatũ iria cingiuma haha, cithiĩ nginya taũni-inĩ na cicoke, ũguo ngenda matatũ makĩria. Na ningĩ kĩndũ kĩa mũico, matatũ nocihote gũthiĩ kũndũ kwĩna ndoro ũkĩringithania na tacii iria cingĩng'aũka o ihinda o rĩothe.

Ngĩringithania matatũ na nduthi, kũringanaga na nĩkũ ndĩrathiĩ, okorwo ndĩrathiĩ kũndũ kũingĩrĩte kũndũ ta matatũ kana kũringana na ihinda rĩrĩa ndĩnarĩo, okorwo ndĩrenda gũkinya naihenya na kwĩna okorwo njamu, ingĩoya nduthi tondũ no ĩhote kũgera tũcocoro, ũguo nginye okorwo nĩ wĩra-inĩ naihenya. Na tuge ta rĩngĩ ndĩrenda gũthiĩ kũndũ kwĩna kwĩna ndoro, ingĩoya nduthi ingĩoya ngari kana matatũ tondũ ĩyo noĩhote ndĩngĩngũithia naihenya tondũ nduthi no ĩhote kũng'aũka o ihinda o rĩothe rĩrĩa kwĩna ndoro, no matatũ ĩna magũrũ mana ndĩngĩ ũkĩringithania na nduthi ndĩngĩgwa naihenya.

Mũtwarithia wa nduthi gĩcigo-inĩ gitũ ,onaga magana matandatũ kana mũgwanja o mũthenya, marĩa tuge ta magana merĩ atũmagĩra gwĩkĩra nduthi maguta, okorwo nĩ gwake akagũra okorwo nĩ irio akagũra cia magana merĩ ma fifty o mũthenya, iria ciatigara magana merĩ ma fifty agarĩhĩra okorwo nĩ ciana thukuru kana akaiga kũringana akaiga mũthithũ ũrĩa angĩtũmĩra hĩndĩ ya maũndũ ma hinahi.

Ĩ niĩ nĩngwona nĩ kwagĩrĩire airĩtu na anake kũmenya kũruga na ngũ. Tondũ ti hĩndĩ ciothe mũndũ ũkoragwo na ngaci kana mũndũ angĩhota kũihũrithia ngaci. Na ngaci no ĩthire na hena ngũ hau. Rĩu ũgakora hĩndĩ ĩo mũndũ ndangĩrarĩra tondũ ndekũruga nogwaki egwaki mwaki aruge na arĩe. Na ningĩ tuge ũhoro wa anake, anake nĩwega mamenye kũruga na ngũ matige mwĩtĩo tondũ, ngũ onakorwo nĩmegũtogererwo citingĩmanina maitho.

Gĩcigo-inĩ gitũ, tũgũraga maĩ rita mĩrongo ĩrĩ ciringi ikũmi na ĩkoragwo hau nja, ũguo tũtithiaga handũ hanene. Na ũhoro wa gĩthima, kĩmenyagĩrĩrwo na kwaga gũikia tĩri, gĩkaga gũĩkio maratathi, gĩkaga gũikio okorwo nĩ mĩtĩ, gĩgatiga, na gĩtikenjwo ũndũ ũngĩ tiga o ũguo kĩenjete, nĩgetha gĩkorwo gĩ kĩega.

Ngari cia gũkururia na moko nĩ citeithagia mũno, tondũ kũndũ kũrĩ thĩiniĩ wa taũni gũtikoragwo na njĩra nene ĩrĩa okorwo nĩ ngari nene ĩngĩingĩra, na ningĩ andu arĩa mathamagĩra, andũ arĩa maikaraga thĩiniĩ wa taũni, matikoragwo na mbeca nyingĩ iria mangĩhũthĩra, kana mangĩrĩha okorwo nĩ ngari nene ta tuge karori, kana ga pick up, nĩgetha kamathamie. Ũguo ũgakora ona andũ acio matikoragwo na indo nyingĩ nyũmba, ũguo no matũmĩrire ngari cia gũkururia na magakinya kũrĩa marenda gũthiĩ na ihenya.

Ĩĩ niĩ ndĩnĩ ndongerera cumbĩ mũingĩ irio-inĩ, no niĩ ndongereire kĩmahĩtia yarĩ njĩra na kĩmahĩtia, tondũ niĩ ndongagĩrĩra irio yarĩ mũcere, ngĩhĩtithia gĩcuba kĩrĩa ndekĩrĩte cumbĩ wothe ũrĩa ndagũrĩte mũthenya ũcio gĩkĩgũa mũcere-inĩ ũcio. Kĩagwa mũcere-inĩ ũcio, rĩu mũcere wakwa ũkĩgĩa na cumbĩ mũingĩ, ngĩkĩremwo kũrĩa mũthenya ũcio nĩũndũ wa cumbĩ ũcio. Na mũthenya ũcio nĩndarĩrire mũno nginya maithori magĩthira maitho-inĩ makwa na ndingĩenda ũndũ ta ũcio wĩcokere rĩngĩ.

Ĩĩ nahaha haitũ nĩ harĩ karia ga gwĩthambĩra, na karia kau mũno mũno gethambagĩrwo nĩ ciana, niĩ ndirĩ ndethambĩra hakwa mwenewe, no nĩnyonaga indo iria mahũthagĩra nĩhakoragwo na tũtarũ tũrĩ tũthiaga okorwo mũndũ nĩethambĩra ũrũ tũkamũhonokia, kana okorwo mũndũ nĩa e hakuhĩ gũkuĩra nakũu thĩiniĩ kana okorwo ndoĩ gwĩthambĩra, nĩnyonaga hena tũmĩbira tũrĩa maharũkaga hau gatagatĩ twa andũ arĩa matoĩ gwĩthambĩra wega na nĩguo matikaingĩre thĩiniĩ wa maĩ makue.

Hĩndĩ ya kũrĩa irio, mũtumia nĩabatiĩ ambĩrĩre gwĩkĩrĩra mũthuri wake irio tondũ mũthuri wake nĩwe kĩongo gĩa bamĩrĩ ĩyo yake. Na, amũĩkĩrĩra irio amũrie kana irio icio nĩekũigania kana nĩekũhũna, nĩgetha mũciĩ ũkorwo wĩ mwega. Na, ningĩ nĩabatiĩ amũrũmie irio icio gĩciko iciko ithatũ cia mbere, nĩgetha acame kana nĩ njega. Acoke acoke amũhoe rũtha agĩkĩa irio irio ciake, mũthuri arega mũtumia arĩe, mũtumia nĩabatiĩ ararĩre o ũguo atarĩ ararĩa, kĩu nĩkĩo gĩtĩo.

Ũguni urĩa ingĩkorwo naguo rĩrĩa ndĩrahũthĩra thitima rĩrĩa ndĩ nja, makĩria ũtukũ nĩ atĩ hena ũgwati no hote kũwona. Tarĩrĩa hena okorwo hena nyoka thĩ, no hote kũmĩona nĩgetha ndĩgakĩnũme. Ningĩ maita maingĩ ndutagĩra mawĩra maingĩ nja, okorwo nĩ kũhe mahuti mbũri tondũ ndĩmĩheaga ũtukũ, ngahota kũmĩtemengera mahuti tondũ nĩ hena ũtheri, okorwo nĩ mbũri icio nacio nĩcigũteithĩka, tondũ nĩcikũhota kũrĩa mahuti cikĩmonaga. Rĩu niĩ nguona hena ũguni makĩria rĩrĩa hena thitima nja.

Mwena wa Mũrang'a mohoro maugire nĩgũgũkorwo na heho gũgĩkĩa. Ningĩ mauga mathaa mathiathia nĩgũgũkorwo na na riũa, rĩrĩa rĩgũthiĩ rĩgũtinda mũthenya mũgima, gũcoke ũtukũ kũgĩe na heho, ũguo gũtiũma na ũhoro wa mbura handũ.

Nyũmba cia mohoro nĩ citũmĩraga mawoni ma andũ, na tuge nyũmba cia mohoro no ciuge tarĩngĩ mũndũ ahũre thimũ auge mawoni make kũringana na kĩũri kĩrĩa mena kĩo na makahũthĩra. Okorwo nĩ okorwo nĩ rwĩmbo rũrĩa mũndũ arenda, no ahũre nyũmba-inĩ cia mohoro na ahũrĩrwo. Okorwo nĩ mawoni marĩa nyũmba cia mohoro cithiaga matũra-inĩ cikĩhoyaga kana cikĩũragia andũ magacoka magatwara kũu magatangatha. Koguo nĩguo nyũmba cia mohoro citũmiraga mawoni ma andũ.

Lwanda Magere thĩiniĩ wa Jaluo, nĩoĩkaine arĩ na mahinya marĩa merĩkanaga atĩ mwĩrĩ wake wombĩtwo na mahiga marĩa ona matimũ maikio matingĩaingĩrire mwĩrĩ-inĩ wake, rĩu ũguo akĩrũĩrĩra wĩyathi kana nĩarũaga na thũ iria ciokaga kũu kwa Jaluo na akamahota oothe Jaluo kana akahota thũ ciothe, rĩu nĩkĩo gĩtũmaga akũngũĩrwo.

Lwanda Magere nĩkũĩkaine nĩ ta arĩ na mahinya, marĩa mwĩrĩ wake wombĩtwo na mahiga. Mahiga marĩa ona matimũ matiahotaga rĩrĩa aikĩrio matimũ matiahotaga kũmũingĩra. Ũguo akĩrũĩrĩra akĩhota kũrũa na thũ irĩa ciaingagĩra okorwo nĩ kũu kwa njaruo, na agacihota ciothe. Rĩu nĩkĩo gĩtũmaga agakũngũĩrwo.

Ũnyitanĩri wa andũ thĩ yothe nĩũkoretwo na maumĩrĩra mega kũrĩ andũ a kũrĩ ũndũire wa andũ, tondũ rĩrĩa andũ manyitana nĩmahotanaga gũteithania. Ũgakora okorwo nĩ ũndũire, makanyitanĩra. Okorwo nĩ kana gaciarwo, magagathomithia ũrĩa gabatiĩ gũikara kũringana na ũrĩa ũndũire wao ũhana, nako gakũra nako kagĩa okorwo nĩ bamĩrĩ, gakahota kwaria kana gagataara ciana ciako nako. Rĩu ũndũire wa andũ ũgakũra ũguo na andũ magoka hamwe na makendana.

Ĩĩ niĩ nĩndĩrona atongoria a ndini nĩmateithĩtie kũnyitithania ndũrĩrĩ, tondũ rĩrĩa ndũrĩrĩ kana kanitha thikũ ici cirakorwo na andũ aingĩ arĩa a ndũrĩrĩ citiganĩte na gũtirĩ andũ maraingatwo, na nĩgetha andũ a ndũrĩrĩ icio manyite kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, kanitha nĩĩrathiĩ na kanitha kana ndini nĩĩratongoria na na thauti kana na lugha ĩrĩa ĩramenyekana nĩ kila mũndũ kanitha-inĩ ĩyo nĩ, no matongorie na Gĩthweri kana Githũngũ nĩgetha gũtigakorwo na mũgayũkano.

Niĩ menyaga ũrĩa gwatinda na gũthoma mohoro kana ngerorera thimũ-inĩ yakwa , na njĩkaga ũguo rita rĩmwe kana merĩ o mũthenya, rĩrĩa gwakĩa na mathaa ma thaa mũgwanja rĩrĩa ndĩ ranji. Na, kaingĩ kana ningĩ nĩndĩroragĩra mohoro rĩrĩa ndainũka, ngerorera mohoro rĩrĩa ndĩna bamĩrĩ yakwa, tũkamenya ũrĩa gwatinda na ngakena.

Moritũ marĩa manene magũmĩire thĩ ũmũthĩ nnĩ wagi wa mawĩra, ũrĩa mbeũ njĩthĩ ndĩrĩ na mawĩra, ũguo ĩkeingĩrania na maũndũ maingĩ ta gũtũmĩra ndawa cia kũrebia, Ũgakora angĩ nao nĩkwĩingĩrania na wĩici makaiyaga andũa arĩa angĩ kana magatua nyũmba ciene makaiya. Ũgacoka ũgakora andũ aingĩ nĩmaraga kũhikania tondũ wa kwaga mbeca, rĩu ona bamĩrĩ nyingĩ kinya kwĩna ndigano nĩũndũ wa kwaga mbeca. Macio nĩmo maũndũ marĩa magũmĩire thĩ kwa ihinda rĩrĩ.

Niĩ ceceni ĩrĩa nyendete mũno ya rĩndiũ nĩ Radio Jambo mathaa-inĩ ma kĩroko itathiĩte wĩra tondũ nĩĩkoragwo na Patanisho, ĩrĩa ĩngenagia mũno ngaigua andũ ũrĩa makoragwo na mathĩna ma mĩciĩ, ũrĩa andũ maranyitithanio, na ceceni ĩyo nĩĩngenagia mũno. Na, ceceni ĩrĩa ĩngĩ nyendete mũno rĩrĩa ndaumĩra wĩra nĩ Inooro, tondũ nĩĩkoragwo na Karwĩmbo Mũkũrinũ, ũrĩa ũngenagia mũno tondũ nĩakoragwo na mathekania mũno na nĩataaraga andũ, na maũndũ marĩa aragĩrĩria nĩmangenagia mũno tondũ nĩ ma bata na nĩ marĩa ma kĩomũthenya maũndũ mangĩteithia mũndũ mũtũrĩre-inĩ.

Ceceni ya Inooro nĩyo yendetwo mũno Kenya, tondũ ceceni ĩyo nĩĩhenaga mohoro kana mohoro marĩa ĩheanaga nĩ ma ma, na ibidi iria cikoragwo nacio nĩciagũteithia andũ. Ũgakora ta rĩu gũkoragwo na gĩbidi kĩa Njera-inĩ Citũ, kĩrĩa gĩthomithanagia andũ ũrĩa njera-inĩ gũkoragwo ũrĩa andũ manyitĩtwo kana makanyitwo nĩ maũru okorwo nĩ kũigĩrĩrwo mũndũ akamenya mũndũ nĩaigagĩrĩrwo kĩgenyo na agathiĩ njera. Ningĩ nĩgũkoragwo na Mĩciĩ nĩ Ndogo, kĩu nĩ gĩbindi gĩteithagia andũ a mĩciĩ-inĩ na magakena mũno rĩrĩa makĩona na makohĩga.

Ũmaramari nĩũhutĩtie andũ na njĩra njũru Kenya tondũ ũkoraga ta rĩngĩ he mũndũ wĩrutanĩirie mũno ta rĩngĩ agũre okorwo nĩ gathimũ kana okorwo kĩndũ kĩrĩa aragũra, agacoka agacoka agathiĩ agaitũrũo handũ, agatunywo gathimũ kau kana o kĩndũ kĩrĩa agũrĩte. Rĩu agacoka na thuha kũndũ kũnene, na to thimũ tu no ũkoraga ta rĩngĩ kwĩ mũndũ andũ angĩ mohagia okorwo nĩ mũndũ ta rĩngĩ athiĩ wĩra kana athiĩ gwĩthamba makaingĩra nyũmba yake makamũkua kĩndũ, indo iria agũrĩte cia nyũmba makamũiya ciothe, Rĩu ũndũ ũcio ũgacokia mũndũ ũcio thutha kũndũ kũnene mũno nginya mũndũ ũcio nĩagaga bata wa maica angĩ kinya makerũraga.

Njĩra ĩrĩa ya kũhũthĩra mbeca nyendete makĩria nĩ ya kũhũthĩra thimũ kana kũhũthĩra Mpesa, tondũ njĩra ĩyo nĩĩkoragwo na ndũmĩrĩri ĩrĩa ona tuge ta kũrĩa ndarĩha hangĩgĩa na nganja no ndĩmuonie ũtungata ũrĩa ndĩhire naguo kana nĩĩkoragwo na message i ĩrĩa yonanagia nĩngũrĩhĩte rĩu, rĩrĩa mũndũ ena nganja nondĩmuonie na etĩkie kana aiganĩre.

Hũthagĩra kũrĩha na thimũ kana Mpesa, tondũ rĩrĩa ndarĩha na thimũ mũndũ ũcio agĩe na nganja kana nĩndarĩhĩte, no njoke thimũ-inĩ tondũ he ũtungata ũkaga kuonania nĩma nĩwarĩha, ndĩmuonie na maũndũ macio mathire kana atige gũkorwo na nganja. Rĩu rĩrĩa ndarĩha na thimũ, ningĩ thimũ ti maita maingĩ mbeca cingĩhota kũiywo, na rĩrĩa ũrarĩha thimũ, ningĩ kwĩ ũndũ ũrĩhaga tarĩu ĩrĩa ya buy goods and services kũhĩtũkĩra tiru, ndĩrĩaga mbeca, kuoguo nĩkĩo nyendaga heo handũ ha mbeca baribari tondũ nociũre o hĩndĩ o yothe.

Niĩ nĩnjũĩ njĩra cia kũiga mbeca tondũ no wĩige ta rĩngĩ mbeca thimũ-inĩ ũkĩhũthĩra tuge ta okorwo nĩ saving kana Mshwari no ũ save kũu. Na ningĩ no ũhũthĩre bengi, no niĩ nyendete bengi makĩria tondũ kũu mbeca rĩrĩa waiga mbeca kũu nĩũkoraga ta rĩngĩ nĩciraciarana, ningĩ ndũngĩciruta o hĩndĩ ĩrĩa wacienda, no ũthiĩ ũcihingĩre na ndũngĩciona, ũcihingĩre gwa kahinda karĩa ũraigua nĩũgacienda gũthiĩ kũruta na citingiuma.

Ĩĩ niĩ nĩndĩ ndakomba mbeca bengi-inĩ na hĩndĩ ĩyo ndakombete nĩ kwaga wĩki, ũgakora tondũ mwana ndarĩ nĩaigatĩtwo thukuru na ndiarĩ na wĩra, rĩu ngĩona no thiire bengi, njoe rũni kana ngombe mbeca, na nĩndacokire ngĩthiĩ na ngĩcokia na njoherera ndona wĩra tondũ ndiaikarire mũno, no ndingĩenda kuoya ngombo rĩngĩ.

Nĩnyendete kambũni ya Safaricom makĩria tondũ okorwo nĩ network i nĩnyitagĩra handũ hothe, ũguo ũgakora ona motungata mao makoragwo marĩ mega, ningĩ rĩrĩa mũndũ ararĩha mbeca kana kwamũkĩra mbeca no arute mbeca handũ o hothe tondũ ĩgenti ao makoragwo kũndũ kũingĩ kana kũndũ guothe rĩu ndũngĩthĩnĩka rĩrĩa ũratũmĩrwo mbeca. Rĩu nĩkĩo ũkĩringithania na Airtel ĩrĩa network i yao ndĩnyitagĩra handũ hothe rĩu ngona Safaricom nĩyagĩrĩire makĩria.

Jeff Koinange nĩ mũndũ ũthomete makĩria, ũguo nĩnyendete gũthikĩrĩria ũrĩa araria tondũ nĩ mũndũ ũkoragwo na mathekania na nĩ mũndũ ũtũmagĩra Gĩthũngũ kĩega makĩria rĩrĩa araria. Na, nĩ mũndũ ũtarĩ na marakara ndakoragwo na marakara maũndũ marĩa arauga nĩ ma ma nĩkĩo ndĩmwendete.

Niĩ ngenagĩra ceceni ya redio ya Radio Jambo, tondũ Radio Jambo mathaa-inĩ ma kĩroko itanathiĩ wĩra nĩthiagĩrĩria Patanisho, Patanisho ĩrĩa njiguaga ũrĩa andũ maratwarana kana ũrĩa andũ mahĩtanĩtie, ũrĩa ĩkoragwo na maita maingĩ ngucanio cia kĩmũciĩ ngamenya kwĩ andũ mena mathĩna maingĩ mũno, ũguo ngeruta namo. Ndaumĩra wĩra hau kuma thaa ikũmi-inĩ njũkaga ngahingũrĩra redio yakwa ya Inooro harĩa thikagĩrĩria Caleb mũkũrinũ tondũ nĩarĩ mathekania mũno, na ngakena tondũ nĩndĩmwendete.

Niĩ Sacco ya Mhasibu, Mhasibu Sacco nĩyo njũĩ ingĩkorwo ĩngombithagia mbeca, na ndĩmĩũĩ tondũ kana ndĩmĩendete tondũ kĩrĩa mũndũ aigithĩtie kũrĩngana na Mũhasibu Sacco, mũndũ no aheo ngombo maita matatũ ma kĩrĩa aigithĩtie, ũguo okorwo wĩigĩte ngiri ikũmi no wamũkĩre ngiri mĩrongo ĩtatũ, okorwo wĩigĩte ngiri ta igana ũguo, no ũheo ngiri magana matatũ. Ngiri magana matatũ ũngĩheo mũndũ no anjie mbiacara yake ĩrĩa ĩngĩmũteithia na hau hutha-inĩ.

Twagĩrĩire kuonia ciana cia ndigwa wendo na ta rĩngĩ kũmahe irio rĩrĩa waruga ũgeta mwana, kũmahe wĩikaro kwĩ arĩa matarĩ na wĩikaro wĩikare nao. Ta rĩngĩ no tũmathomithie, tũmagũrĩre okorwo nĩ nguo cia kwĩhumba nĩgetha maikare mahana wega kana marĩ athaka, na maũndũ macio tweka mwana ũcio nĩekuoneka kana nĩegũkena nĩ kuoneka nĩendetwo kana tondũ nĩekuona ndatiganĩirio agatiga gwĩcokera mũno.

Niĩ nyonaga nyonaga mathirĩ kana magoti macio me ma kũhinyĩrĩria mũndũ ũrĩa ũroya ũroya ngombo tondũ mũndũ akĩoya ngombo akoragwo ahinyĩrĩrĩkĩte makĩria. Rĩu rĩrĩa thirikari yekĩra magoti he ngombo iria mũndũ aroya kũu nĩ kũmahinyĩrĩria makĩria na nĩmagĩrĩire gũtiga ũguo marutage mbeca kũndũ kũngĩ na onokorwo nĩmekũruta basi makĩrute tũbeca tũnini nĩgetha mũndũ ũrĩa ũroya ngombo ndakone ahinyĩrĩrĩka makĩria tondũ ndũngĩoya ngombo ya ngiri mĩrongo ĩtano ũcoke ũrutwo ũcoke ũrute igoti rĩa ngiri ithano, kũu nĩkũhinyĩrĩria mwoi wa ngombo.

Rĩrĩa andũ manyitana, nĩmahotaga gũteithania mũndũ ena gathĩna ta tuge onakorwo nĩ gũkundi kĩa mbeca. Rĩrĩa andũ moka hamwe na gũteithania na gĩkundi kĩa mbeca nĩmahotaga kuoyana tondũ tũngiuga rĩrĩa kwĩna gĩkundi kĩa o kiumia tũkauga tũrahe mũndũ mũna ngiri ta o mũndũ ngiri igĩrĩ, harĩ andũ ikũmi ĩyo ĩgũkorwo i mbeca nyingĩ iria cingĩhota mũndũ ũcio gwĩka ũndũ na kiumia kĩu kĩngĩ twahe mũndũ ũngĩ nake ateithĩke, ũguo ũguo tũkona nĩtũrateithania.

Nĩ kũrĩ ciama njũĩ ta ciama iria ciheanaga mbeca mbeca o wiki kana o kiumia, na rĩrĩa andũ meka ũguo tuge ta mathiũrũrũkana na gũkorwo na andũ aingĩ, o mũndũ tuge ta rĩu akaamũkĩra ngiri ta mĩrongo ĩtano o mũndũ o mũndũ, icio nĩ mbeca njega cingĩteithania tondũ mbeca icio mũndũ no ahote kũgũra ona okorwo nĩ gacaũ, kana ng'ombe kana mori, kana ona anjĩe mbiacara nacio na akũre kumana na hau, kuoguo nĩkwagĩrĩire ciama.

Kũhanda mĩtĩ, mĩtĩ kĩndũ kĩa mbere nĩĩkũheaga irio okorwo nĩ nyamũ ta ta wambũi mũrĩndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ mũraihu, tondũ ndũngĩhota kũrĩa mahuti ma thĩ, rĩrĩa mũndũ ahanda mĩtĩ nĩamĩhe irio, ũguo wambũi mũrĩndu ndegũkua, na kĩndũ ta njogu ũguo. Ningĩ kĩndũ gĩa kerĩ, rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũhiũ mũno, nyamũ cia gĩthaka nĩciĩhithaga rungu rwa mĩtĩ nĩũndũ wa kũrigĩrĩria ũrugarĩ rĩu ũgakora ũrugarĩ kana mĩtĩ nĩĩrateithia nyamũ cia gĩthaka nginya andũ.